En komosuek cheisuldaen kabatisiet chebo minutik en kakmasuek chechang en emeetab Kenya ih. Kotindo ih anan kikochob baisietab banganutikab ih cheyae en nyorunetab ih mashinisiekab imbar. Kibakengeisiek chuton ih kotareti temik koker kole kaisuldaen icheket temisiet nyuan ih en oret ne nyalu. Kikonde icheket ih arorutik cheisubi anan cheker kole kanyorchike mashinisiek chebaisien en imbarenikuak ih choton ko cheuu terektaisiek cheboisoen en kabatisiet kikoyum icheket rabisiek en kurupisiek ak konam koal mashinisiek chebo imbarenik anan chekitemisien ak kora chekikesisien kurupisiekkab kibakenge kora kotareti kokachi temik cheboisoen en kabatisiet.

Mashinishek che kiboisie en mbaret, komiten: terektait, mi tilait, ago kora komi aroiten yutun, terektait kituitos komoshinit noto neboisie mwaita. Terekta inito komoche chito negete ago chito neimuch kotili ago chito kora neingen koger ye kang'emak terekta inoto. En yuton ii magat komi rabishek ab mwaita sikobit kobois terketa inoto. Kora en terekta inoton komagat keolchi oilit. Oilit kotoreti koboishie tinget karik chemi orit. Kora komi mashinit nekele tilait. Tilait keboisie kegereren mbaret en yuton yomoche kogol kabotindet mbaret komaget kogerere tilait inendet sikochoran lainwek. Mi kiy nekele aroit. Aroit ko yon kogibol mbaret ko nyone aroit ii sikomuch kotonaton mbaranoto kotebi komye koyam kemin mbaranoto.

Boisionik ab moshinisiek en mbar ko magat keribe, en yuto yon boisie moshinit en mbar kou tinget komagat kechobchi kasarta neimugokse. Kou nguno terekta koboisie komye ibatisie komye ama robon; yon tomo koit ropta. Ngoit ropta neo kobitu uiyto neo en terekta yon iboti mbaranato ago en yuto inyoru mbraranoto maibatak komye. Nguno komwaat kole magat kiboti mbaret yon kasiwawen yon tomo korobon. Kora mashinit neu tinget ko magat kindechen oilit sikobit koil karnochoto bendoti en orit inyin sikomuch koyai kasit komye.

Yo teme mashinit mbaret komi wolutik che chang tabala yo temei chito ing yutok yo temei mashinit mbaret kotemei komie amu mashinit koboishe muaita ako mashinit koyoe kasi mising kosir chito eng yuto moshinit kotemishe komie amu boishet karnok choto che kikilit karnok chutok ko cham kelitei yo katar koyoe boishet mashinit eng betut kora mashinit kotemishei koboisie sait nenwach eng yutok mashinit ko paraa neimuchi kopete oleo eng sait akenge eng yuto mashinishek chuto chu kechopen koker olemaktaat eng sait akenge ing yutok ko tos chop kobotindet koker komosta ole imwach anan koker ole paraa

Mashinishek ab imbar mi koterchin mi mashinishek Che choton chibati imbaret komibchekoke imbaret Komi chekele imbaret Komi chesembere imbaret ako alak komiten chelau tuguk kobwa imbar en yuton Kebendi kengalali mashinishek Che choton kimine tuguk en imbar en yuton mashinishek chemine tuguk en imbar kokikichob sikobit komin icheket minutik choton kosibgei ag tuguklain en yuton komiten ngatutik en kila imbaret neibati mashinishek choton en yoton kotos inde anan inde keswek minutik alak cheterter akokole en sait age en yuton komakat kegere yatutik chetindoi terenik choton sikamkoserta minutik kochanga sikoton Koba Buch koraa Chito nebaishen mashinit niton kominenminutik komakat kowendit ineket komutio sikonai inendet Kole kabit minishet anan kokakimin minutik choton komie kosuben

Kompunishek cheu Safaricom ak Airtel en Kenya komuchi koyai boisionik che chang sikotoret ng'alekan sokat kobois. Safaricom anan ko Airtel komuchi icheget kogoitoi credit choto kindo simoishek ak mashinishek alak chekiboisie en sokat. En yuto, yoe konyumnyum boisietab aletab tuguchoto sikobit koboisie lagoka anan ko biik cheboisiien moshinishek choto kochut soet. Kora kompunishek cheu Safaricom ak Airtel komuchi icheget kosungukan emet kotongosani icheget ng'alekab sokat. En yuto agoi komut kipsomaninik che chang ak biik chemoche konai chechang agobo sokat ini kole nee. En yuto kosungukani icheget komuche icheget kogaitot moshinishek che choto koboishen biik konai ng'alekab sokat. Kora Safaricom anan ko Airtel komuchi icheget kotech sugulishek che choto che kinetee biik anan kipsomaninik che mengechen ng'alekab sokat.

Korikab sokat en korotinwekyok ko sere ago en korik choto komi kaimutik che chang che magat ketoreti sikobois komye. Netai: moshinishek chemi en kotirk choto bo sokat ko alak kokiyosegitu , en yoto komagat keale alak che lelach sikeisto choto kigoyosegitu amun mogoboishe. En yoto ngiwe korichuto ngoba biik chechang korichuto komengech korik chemi yoto ko ngunot komagat kiboroiti korichoto agechob sikomuch koboisie biik chechang en sait agenge. Kora korik choto bo sokat komanyoru tuguk cheu credit koingianen soet en yuton komagat kotoreti serkalit biichoto. Chemi korichoto kogochi icheget tuguk cheu credit sikomuch kochut icheget soet ak kobois sokat komye.

Somanet kigotoret kipsomaninik en oratinwek che chang koboi keny. Netai kigokochi kipsomaninik kotuiyo ak biik chbeune takwek che terterchin. Inyoru lakwet nebunu Turkana, kobunu age Mombasa, kobunu age Nandi yekogituiyo tugul en sugulit agenge nemi komostab Uasin Gishu. En yuto kigogochi konai komeny ak biik che terchin. Nebooeng somanet kigotoret kipsmaninik konyorjige kasishek. En yuto kipsomaninik kigigochi boisiet en serkalit ak kong'et icheget konyorjige rabinik che mokinge koboishe ye kigoit. En yuto kigomuch kosoman kipsomaninik ago welelchige icheget magutik kwak che mokinge icheget en kila ka kila. Kora somanet ko kigogochi kipsomaninik konai agobo tugk che tesetai en soet ak emotinwek alak. En yuto somanet kikwai emet koming'init amun komi kipsomaniat sugul, komuchi kosoman agobo America, kosoman age agobo South Africa.

Kotesetai kobendi betusiek kotesetai kobitu wolutik en ng'alekab somanet, netai kou keny kiinyoru biikab keny kicham kosomonik kokelach icheket muiwek akotepen ngweny icheket ako raa kikopit ngoroikab sukul, ako mii oletos teben kipsomaninichoton yongineti kikobit wolutiet en ng'alekab mwalimuinik mwalimuinik chekipo keny kitos inyoru ngo mwalimuyat akenge koneti lakok somanutik choton tisab inekei ako rani inyoru mwalimuyat agetugul koneti somanutik cheterterchin kora kikopit ng'alekab ketech yesomanen lakok kipsomaninik rani kiketech sikulisiek chechang akou keny kichem kosomanen biik tabandab ketit anan ko uruetab ketit yekimoko mii olesere mwalimuyanywan akou rani kikechop en sikulisiek olemi oletosir mwalimu.

En Kenya komi serkalishek konyil oeng mi serkalit neo ak komi serkalit ne ming'in. Serkalit ne ming'in konoto neityin meng'indet nebo komosta noton ole rikyin ole boisie serkalinoto. Ago serkalit neo ko serkalit neo ne jumla nebo Kenya. Nguno kigotoret serkalit neo serkalit ne ming'in kogochi rabini choto kitechen sugulisiek ak che kiseren mwalimuinik. Netai serkalit ne ming'in ko kigikochi rabinik choto kisiren mwalimuinik en yuto kechobe kit ne kisire mwalimuinik choto bo nursery ak kipsomaninik choto kagoechegitun. En yuto kokigobit, kigong'et serkalit neo kogochi serkalit ne ming'in rabinik choto bo CDF. Rabinichuto ko kigoboisie serkalit ne ming'in kotechen sugulishek. Nguno inyoru sugulit ne tomo ketech nebo kibatinik, ko kigonam serkalit ne ming'in rabinik che choto ak kochob korik.

Serklait ii kikwai kasit neo en kokwotinwekyok. Netai: kigomuch kosir kijnaekab kokwotinwechuto kasit. En yuton kigochin kjanaek ab kokwet age tugul kasit nebo kotilil oratinwek, che hcoto ko kietik ch ekobityo kobwa barabara kotile choto. Ago kora kigomuch icheket komas beek che choto roten en oratinwekyok. Kora kigochob serkalit tuguk cheu: sipitalishek ak sugulishek, enyuto kigotoret biikab kokwet agetugul kochopchi sipitalit ne ngomianso icheget komuchi korwochi ak konyo toretet en yoto. Kora kogickochob sugulishek. Kokwet age tugul kotindo sugulit agenge anan ko sugulishek chesire oeng ch eimuche komut kipsomaninikwak ibkosomonso en oloto ak konyor kanetutik kobun mwalimuek che kigosir serkalit en oloto. Kora kigochob serkalit ole iburenn askarik. Askarik koibu miendo, en yuto yu kobure asikarik en kokwet yan kabit kiy...

Mwalimuinik en emet komuchi konet sokat ago sokat kigotoret mwalimuinik en konetishenywan. Netai: kigotoret mwalimuinik amun mwalimu koneti ak kityo kolenchi kipsomaninik koba soet kocheng che chang en somonutik choto kogikochi kipsomaninikyik. Kora kigotoret mwalimuinik ng'alekab sokat amun inyoru mwalimuyat nemi Turkana ak nemi Nandi komuchi kong'alal komisoet ak koyokige icheget tuguk choto chemagat kinete kipsomaninik ak ole kinetito kipsomaninik en komaswek ole terter. Kora ng'alekab soet kogikotoret mwalimmuinik amun betusheju inyoru agot konetishet kou yon kigabit miondo nebo Corona kogikamuch mwalimuinik konetis koboisie soet. Ko en yuto yu ko amun ng'alekab sokat negitoret konetishonoto. En yoto kogiyetat kotuiyo chitugul, chito ak chito, nguno kiboishen mwalimuinik soet konetis.

En serkalit ak kompunishek en ng'alekab boisiet ko kararan serkalit. Kararan serklait amun sekalit komuchi inyorjige tugun chechang ama iboisie rabinikuk chechang. Kotabala non bo kompunishek, kompunishek komagat iboishen rabinikuk magat iliponi kiy age tugul nekokiyoun. Nebo serkali komagat iliponi che ng'ering kogonin ole oo amun serkalit. Kou nguno ng'alekab somanet, nginyoru sugulishek chobo serkalit ak sugulishek chombo kompunishek ko kipsomaninik che choto misugulishek chombo kompunishek ko liponi ichegte rabinik chechang amun kompunishek koichege che liponi mwalimuinik che chwak koter ak kounebo serkalit koninyoru betusheju komaliponi kiy kipsomaniat noto mi sugulit nebo serikali, amun serekalit koyogu kiy age tugul, iyokiin icheget kitabushek ago sire mwalimuinik ye kigoi kila kenyit.

Ng'alekab kotoreti mwalimuiinik ak kipsomaninik en kebeberta noton bo somanet. Netai: mwalimuinik komuch e kotoreti mwalimuiik konetishen soet, ndap komiten kipsomaninik cheloen ngele kou chebunu emet age komuchi icheget kosomanen soet ago mwalimuyat nywan komite emet nieb Kenya. En yuto kogikonyor boisiet mwaimu agobo ng'alekab sokat. Kora mwalimuinink komuchi koyokyige tuguk che kinete kipsomaninik ak ole kinetito ak konyor ole kinetito kipsomaninik komye kobun sokat. En yuto kigobit ng'alekab kiyokige tuguk en soet komuchi mwalimuyat ne terter nebune emet age koyoki mwalimuyat nemi emet age anan konet inendet ole kinetito kipsomaninik sikobit kosiryo icheget. En kipsomaninik kigomuch kogochi icheget ole cheng'e somanet ye yoto kagonet mwalimuyanywan, komuchi icheget kosomanen soet kosir yotok.

Mwalimuinink kobune uinwogik che chang en ng'alekab konetishet. Uindo netai konoto bo lipanet. Ng'alekab lipanetkomi mwalimuinik che terchin, mimwalimuyat nebo serkalit ak komi mwalimuyot nekisr sugul. Ko mwalimuinik che kisir sugul inyoru manyoru icheget rabinik en kasarta nemagat amun inyoru sigik alak chebo kipsomaninik komoliponi rabinik en kasarta nemagat. En yuto koyoche kogeny mwalimuyat agoi kolipan sigindet sikonam sugul rabinichoto kolipanen mwalimuek choto. Kora mwalimuyat nebo serkali inyoru nan kochelewan serkalit kolipan kiboitinikyik. Inyoru en yuto koyoche kogen mwalimuyatab serikali agoi kolipan serkalit biikyik. Kora uindo nebune mwalimuinik ko konet kipsomaninik che chang ago chito agenge. En tab inyoru mwalimuyat agenge koneti kipsomaninik bogol en yuto konyoru inendet uindo amun lagok chechang ko uuiy ole inetitoi.

Mwalimuinikab betusheju inyoru icheget kosomoni agobo ng'alekab sokat sikobit inyokonet icheget kipsomaninikyik. En yuto yon somanchi mwalimu inoto ng'alekab sokat kiineti inendet kiy age tugul. Ole kiboishoito mashinishek che terterchin en sokat ak ole kimuchi kinetita lakwet sikonam en ng'alekab sokat en haraka. Kora mwalimuek choto bo sokat komagat kongen ole kiyotito mashinishek choto che kiboisie en sokat ak ole kioldo ng'alekab credit choto kiboisie kichut soet.

Miten kipsomaninik koterchin, mi kipsomaninik choto chemaimuchige ak komi kipsomaninik choto chemaimuchige icheget. En yuto inyoru sokat kogikotoret kipsomaninik chon maimuchige amun inyoru sigik choto bo kipsomaninik chemaimuchige komaimuchi ichget koalchi kou ngoroik chebo sugul. Maimuchi kolipan icheget ng'alekab rabinik che kisomanen sugul. Ago maimuchi kora komut ichegtee ib koteb sugul yon somani icheget. Ko nguno ng'alekab sokat kogikonyo kotoret ichget amun, kipsomaniat noto nemowo sugul komuchi konyor smanenyin en soet kobun ng'alekab sokat. En yuto komuchi inendet kotebi en konyi ak konyor mwalimuyanoto en soet koneti kipsomaninik chun alak en sugul.

Mwalimuinik en emoni komi koterchin, mi mwalimuinik che imuch ege ak komi mwalimuinik chemoimuchege. Sikobit ng'alechoto kobee kotko kigosir serkalit anan ko tomo kosir serkalit. Ko mwalimuyat ne kigosir serkalit anan ko nenyoru rabinik chechang inyoru komuchige, ko mwalmuyat nin age inyoru komaimuchige. En yuto kogitoret serkalit mwalimuinik chon maimuchige e ng'alekab sokat amun inyoru betusheju kineti mwalimuinik ng'alekab sokat buch nemaliponi kiy. En yuto kora inyoru mwalimuechoto kigochin ichget mashinisiek serkalit sikobit konetge ng'alekab sokat ak komuch icheget konet lagok anan koik kipsomaninikkwak en ng'alekab sokat komye.

Komami sokat ele ineti mwalimuinik, komagoi kotoret mwalimuinik choto konet ng'alekab sokat, amaun sikomuch kotoret mwalimuyat anan konet mwalimuyat kipsomaninik en ng'alekab sokat ko magat korong kokiginet inendet ng'alekab sokat amun tos inyoru miten mashiisiek ak nguno momi chi neingen koboisie moshinishek choto konab komanai kipsomaniat koboisie moshinisiek choto bo sokat amun momi chi neimuchi konet inendetkolenchi kiboisie ni kouni ak keboisie no kounon. Ko nguno ye momi somanetab sokat en mwalimuyat komaimuchi kotoret mwalimuyanoto kipsomaninikyik en ng'alekab sokat.

Chang tuguk che magat kotindo kipsomaninik, netai: kipsomaninik che hcnag komagat kolochi icheget ngoroik che kerege, ngoroikab sugul che kerke. En yuto kobitu kipagenge en sugulishekyok. En yuto ngolach kipsomaninik ngoroik chelelach komagoi inai ile kipsomaniani kobunu kowet inoni anan komoimuchege ko kipsomaniani kobunu kokwet neimuchege. Kobitu kipagenge ak kogochin kipsomaninichoto kosomonso en kipagenge. Kora kipsomaniat komagat kogose iit amun en sugul ii. kipsomaninik koomagat kogose it mwalimuinikwak. En yuto inyoru koigu haraka ng'alekab somanet amun mami kasarta ne kiimege kipsomaninik kele mokose iit chu magat ke ndoi ichegte lain sikobit kogasta komie.

Ngalekab simoishek kotoreti kipsomaninik en sugul amun inyoru icheget kobendi soet ak kocheng kitabushek choto chemomiten en tugoshek che kioldo en betushechu. En yuto komuchi kipsomaniandonoto kosoman kitabushechu koboisie simet ak kobit kosir inendet tuguk chemagt kosire sikobit ibkosoman inendet en mutai kowe sugul. Kora ng'alekab simoishek kotoreti kipsomaninik kong'oloso ak mwalimuekwak ak kong'onglolso ak kipsomaninik alak. En yuto inyoru nget mwaimuyat koyokyi kitabushek che choto magat kosoman icheget. Ak konetutik choto magat konyoru ichegte en kitabushek choto kobun soet.